Akere chii ne kwony ne kaketar keletyini sumeek eng saloon, ako agere kakokararanit mising, kora akere kole tilil ole kilelitisie sumeek.

Inkwechu keunii kotilitu ketonaton komengekitun neitio kesus en soburiet ketesienii nyanyek ,ketenguik mwaita ak tuguk alak tugul cheimuch keanyinyen.

Akere biik, muren ak kwonyik chemi nyanjet, bunei icheket melit ne kitikinyet, ngoker koboiboen agot kainde keunekwach barak.

Kimuch kebut kwenik eng tumdo che yomnyotin, ketilatil komengekitu ak kepanganji kapkoimaut, kelal ing kibiritit kokon maat.

Kaikai kesirwa tuguk chesire che kamache, tos imukaske iwekte alak konget kityo che amache, amu moyome chepkondok aal tugul.

Kiswache imbaaret kotililit, neityo kebat imbaaranoto kokararanit aki keisto chapuk tugul chemi imbaaret, neityo keip anyuun keswekab saroch kemin eng betit akindeee beek kot koem, kemin sarochek choto eng imbareet.

Kiboe lakwet ne mining keboe chego chebo yorgurt, asi kobit kokimit lakwet, koet lakwet ak kokerindo mionwogik chemuch konam lagok che mengech.

Chitap mungaret konyoljin inendet koboishen simoit en libanet ak alishet amun moibote inendet chepkondok chechang en eut cheimuch kechoren ako bune rabinik chotok soet.

Karibu customers aaldai njirenik che ti ko fresh, che kokinome eng oinet kolekit, ngikas komatindoi harufut ne ya, icheket njirenik chuto koanyiny ak ko echen, beinyu komi nguny aaldoe akenge bokol oeng.

Agere ale kaal amitwogik chechang eng duket nengung, ago kamache keteswan kiy eng barak eng tuguk chuton kaalun asanyorune kiy eng barak.

Mutya mising agoba kweiyetngung ne kial ak kosor eng wigit agenge. Asomin anyun en kaminginetab ke awalun kweiyet age asiip notok kobilach akimetawon nitok nekokosor, asiawekta kwo ole kiale.